Baishoni Koba kamanut en kokwet netai koron baisho korong koyache iwe sibitali kebakechekenin kot kotinye korotik cheyamatin en borta ako kotkotililen korotik chetindoi en borta baishoni kechekeni korotik amun makimache korotik chematililen en borta ntamun kiteshin korotik Chu koyache keba ketareten bik alak imuch Komi chito jikamyan imache keteshi Kartik koyache kokongei bik akocher korotik Chu sikobit keteshi Chito nekamakingei korotik choton Nebo aeng koraa korotik koimuch komii Chito nikamuch okot kosich Ajali Koba Karatik chechang en bortanyin so koyache komiten korotik keteshin chichiton sikobit kesor sabenyin ako koraa anan komiten Chito netindoi miando neraru korotik en borta nyin so koyache komiten Karatik Chemiten sikobit keteshi icheket so baishoni Koba kamanut mising en kokwet amun tareti bik chechang akosaru sabanwek chechang en bik

Kaberurosiek anan konunitik chenyoru bik en yangetaret bik alak ko netai kokaberuret kobun Jehova samwa kounon ka nan komiten chi nikasereti kot mising lakini yeigonu gei itoret akikai okot kit kitten nekitindoi koberurin Jehova mara okot kokemiten imnyani lakini korkecheru ki kiteno itareten nikasereti anan nekamakingei taretet komiten koberurin Jehova AK kit kitten noton kecheru korkecheru sikobit keberurenin noton nangomi okot mara kemiten sibitali anan okot kometinye okot rabishek chebo okot sukul lakini korkechul neugung nekamakomuchegei ngele okot ketaret Chito nikamyani ibaiker oko ana iibchi okot sikaruk kiten keberurinningetu Kouniton okot ngetaret bik chekimakin gei taretet kowalakse saben nengung akoweni kobeku lugoshek guk choton

en ireyuu ogere lagook oeng chetibiik chegororon kot miiising ago chegailach ngoroik choton chebo sugul, ago lagok chuton iih komiten kilaas samwa kole miten kilaas iih ko ndamuun ogere kotobot en ngecherook chon kitebeen yoo imiten sugul yoon imiten kilaas, ago en bateywaan iih ogeree blackboard nemii batenywaan, blackboard iih konon siire mwalimu yon inetisyee en sugul, agoo omonguu ole mwalimu komiten taiywaan iih koneti logok chuteten ago inetee omonguu ole inete lesonit noton nebo kompyuta, samwaa kole lesonit nebo kompyuta ko ndamuun ogere lagok chuton oeng iih kogigochi laptop en meseet nywaan agoo boiboeen kot miiising, omonguu ole lesonit noton neinete mwalimu en tainywaan kororiso koot miiising kororonen koot logook chutetan.

Kit nakere en ireu ko bakit ako en bakit niton koitindoi mosiboik chekirote bakit niton keshaje eb batai bakit niton kotareti bik yanimache iiben tuguk Kou tuguk chenyikisen chememuche iben noungung imuche inde orit ab bakit niton akishach en betei koigu rahisi en ibet bakit niton achome mising amun yae kasit koigu Rahi yangiibe tuguk imuche okot kotkikipsomaniat indoit kitabusiek orit akiib anan koyanimache iwe wi mara imache iwe ikatishe en woi iname ingoroik guk akinde oriit en bakit niton akishach akiwe elemache iwe koninde tuguk orit komanae Chito Kole kende nei bakit niton achome kot mising koroitetan ngamun wunye tuguk chechang en orit akomisiboik chuto keratin swet nenguget bakit niton nishach akonyikisen tuguk irotyi swet mosiboik komekase okot Kole iibe tuguk chuton chenyikisen en batengun Karan kot mising bakinitetan akotareti bik chechang mising

En ireu akeree kerchek chemi meset chekakisir Kele femiplant Kericho Chu koboisyen chepyosok sikotaret icheget kobangan ngalek ab sigisyet ab lagok. keriche Chu koboisyen chepyosok icheget. agokoroito age neimuche keboisyen negato inoni komiten Kate negerute biik so en Katan noton kerutin yegakobata arowek somok kebagerutin kora Katet age Nebo arowek somok so kerutin kounoto kila arowek somok yegakobata kerutin kora arowek somok kotatun komeimoche iboisyen Katan noton